eCitizen nĩ mutambo wa thirikari na haha rĩ angĩkorwo nĩ ũrenda kũhingũta kambuni no mũhaka ũmĩ andĩkithie haha. Kana hĩndĩ ĩno ũreruta gũtwarithia ngari marũa maku nĩho ũkwoya. Kana hĩndi ĩno ũrenda kũrũtĩrwo riboti ya mĩtugo yaku.

Rũgiri no ruthondekwo na mbao kana mĩtĩ kana cuma kana mĩmera ta ĩno ya kaiyaba ĩkũraga ĩkaraiha ĩgatuĩka rũgiri. Na andũ mekagĩra rũgiri kwao nĩgetha gũthakaria mĩciĩ yao kana kũgitĩra mũciĩ wao kana kũgitĩra mĩgũnda yao.

Gĩtowero kĩa waru, marigũ na mboga nĩ kĩrĩaga cabaci na gĩtowero gĩkĩ kĩendaga gĩkaharirio wega gĩgakarangwo na gĩtũngũrũ maguta maiganĩire na gĩgekĩrwo cebecebe ta karati, tũhoho, gathubu

Mahũa nĩmendetwo tondũ nĩmanungaga wega na nĩ mathaka, koguo nĩmathakaragia kũndũ ta wobici, mũciĩ kana mĩkawainĩ. Na mahũa no mahandwo tĩrinĩ kana mĩkebeinĩ na mahũa nĩmendaga kũheo maaĩ kĩroko tene na hwainĩ.

Cukuru, ciana nĩciendaga cigeka maũndũ nja ya gũthoma nĩmo metagwo extra co-curricular na nĩ ta mathako ma, gũteng'era, gũtubĩra, gũthaka chess, kana kũrũga ngerwa, kana nginya kũina.

Aruti a wĩra, nĩmendaga makarutwo wabicinĩ, magatwarwo kũndũ. Magakorwo na mĩthako ya kũmarehe hamwe, na nĩo andũ aingĩ mamĩtaga team building. Na gũkũ andũ nĩmathakaga mĩthako ĩtiganĩte ta ya kũgucia mĩkwa. Andũ makagayana, aya magathiĩ mwena ũyũ, aya angĩ mwena ũyũ, kana makaina hamwe na gĩkundi kĩrĩa gĩacinda, nĩkĩheagwo iheo.

HELB nĩ rũhonge rwa thirikari, na rũhonge rũrũ rĩ, rũheaga arutwo a university kana college ngoombo makarĩha bithi. Na thutha wa kũrĩkia gĩthomo kĩao rĩ, moona mawĩra rĩ, makarĩha ngoombo ici. Na ngoombo ici ciheagwo arutwo arĩa maumĩĩte harĩ bamĩrĩ citangĩhota kũrĩha bithi, kana ciana cia ndigwa.